Abwote ole wany kiyoito ano boisioni ako abwote komonut nebo minutik chuton ih ak in eleto kiriptoo minutik chuton bakoechekitun, ngomiten katoltolik alak tugul chekeboisien ih anan ngomii kerichek alak tugul chekeboisien ako abwoti ole wany tos kiribe arowek ata, wikisiek ata asikobit koit betut nekakoyam kebut ih akenam ngunon keib kwo um kialda

Elekiyoitoo boisioni ko netaa ko ketech koiton bo selelok ak keyai kit aketugul nenyolchin koiton elekitektoo ak kiit aketugul nekiyoe ak keng'et kora kecheng beek ab tuguk chemoche imin icheng beek ih nebo tuguk chemoe imin ih akimin ikol, ikole beek choton ih ak irib irib beek choton ibisen beek kotkomii kerichek chekibisen ih, ibis iribe komie isemberchini bako bakoechekitun minutik chuton bakoyam kisto ak kisipto koba mbar oldage anan ko ngotko minutik chekimine bakoruryo inei komie, keribe kora bakoechekitun ih akoit ngunon kasarta nekioldoo keibe kwo Siro.

Kit nokere komilon en ireyu ko musukik chebo ketik che kikitil akemeto bakoyomyo. Ko ketiik chuton kokikoyomio bakoikeit tiong'ik, mi ngunon nokere en ireyu neu ng'okto akomii kora kit neu neu koita nemii ng'weny nekobur kou ng'etundo ak tuga chokere chelelach chemiten mbar ireyu

Olonetitoi chito boisioni ko boisioni ko minset ab ketik ko elonetitoi chito boisioni ko aarorchin ngunon elekimindoo ketik chuton ih ako kotomo aarorchi elekimindoo ko aarorchini korong olenjini keti ko ketit nekile neuu nee ako keti konyolu keminji oldo eleuu nee ak keripto ano kou ngunon mii ketik cheke cherutu en oletoltol soiti olematoltol soiti en asista neoo mii en nemorutu en elerutu elemii asista ko ngunon ketit neu ni olenjin ngunon kibole kouni aketup kouni akerip kindoo beek akerib kindoo beek akoi koet koit kenyisiek chekile anan arowek chekile akemeto ketit koet matketil akerip ngunon ak aarorchi alei ketit keribe en ele nafas netyan sikeminji age nafas netyan sikeminji age ak aarorchi ngunon ngot komii kiy aketugul neuu katoltolik alak tugul chenyolu keboisien ih aarorchini kora

Ng'omnotet nenyolu itinye en boisioni komoe inai teta inei komie inai kiagik komie kit neu, inai teta yan mi komie yan chametab chomegee bortab teta ak yan mioni teta, inai eleburtoo teta inei komie ak inai inei iniker teta ile mioni konyolu ingen inei ile kerichek ochon chekikochin ih ako kindoo kerutyin olebo ano komosta oinon en bortab teta ako kora karik chemokyingee chii en boisioni ko in tinye kerichek choton yekeinai ile mioni teta kotinye miondo nekile konyolu itinye kerichek choton ako nyolu itinye kora sindanusiek chenyolu keboisien ih akonyolu kora itinye ng'omnotet nemii barak

Bo komonut boishoni nkeyai ngamun boishoni en teta koo Karan ngepit ngunon teta kosto talusik en makatatab teta ak koyoe makatet ko kararanit tii ako tililit makatet tii ako Koraa nkotililit makatet en teta komomii talusik agetukul lii ko kosut cheko , kokosu cheko teta akobure bortab teta komii kochomegee.

Kit nokere kotesetai en yuu okere kipsomaninik chekisomonji ng'alek ab minutik ak okere kora biik ab kokwet kotok ngunon kole chito nebo bandechu. Ko kit neyoe bichuton ih kokere bandechu kot komii komie anan kotinye miondo aketugul ih ako okere kora ole tinye kartasit kotok kole kere kit netesetai en bandechu akosire en ng'weny ko kere kot komii komie bandek

Kit nobwote ndoker boishoni koo noker boishoni ko boishetab tuket nekioldo kerichek ab kiyakik ak okot omitwokikab kiyakik ak kiyat agetukul nemokingee kiyakik okoraa kit nobwote noker ko komonut nebo boishoniton oletoretito boishetab chito akot Koraa oletoretito kiyakik.